Ore ena naa esiai enturore, kadolita te background iltarakitani nibala ajo enkiwanja ena arashu aa olchamba naa ore naa eninko tenintobirr naa esiai olchamba intumia oltingatinga naa akaiturie ake naai amu ketii naa oltingatinga oota orkempe lenye oturr enkop neeku kaimbelekeny ake naai enterit ore pee indip aibelekenya nitum atuuno igira naa aii expect enchan arashu etii naa enchan naloito dukuya.

Ore eninko peyie ipik keon enyamali

Ore ena naa entoki naji bhajia naa ore eninko enintobirr bhajia naa kaiguet ake nkuashen iatayu nkinyat nibaraki aiperriperr metaa itum nena very small pieces ore pee indip aiperra nipik ee enkarai ashu emoti eilata nibaraki aitadoiki pole pole egira aayiara ore ake pee eoku naa akaitumoki ake atipika kachumbari ashu pilipili.